Chiton nemilon eng yu botai kochito nekelach munaok notok ne murenik en ole kelakta munaok ak ole kamumututa kutit ak moet netinye koon ako ole kamumututa eut chito nebo aeng nemila en yu kochito nekelach shatit netui ak tuguk cheingwereri nebo somok kochito nemilon ko chito ne roriei ako mamii kiy ne rorechin ak nebo somok komilo kwonyono en ole kelakta munaok ak ole kanamda weron mitei tuwai en yon itet ak kwonyiton kora komilon en ole kamumutita eut en yuton.

Kiit ne amuchi aaror akobo mashinitni aaroru ale mashinitni kekese minutik chechang eng komaswek chechang anan en imbaret neoo en kasarta nenwach ak mashinit ni kora kotoreti biik en betusiek chechang chon katakiboisie rabisiek chechang akechege biik chekese anan biik cheteme komin minutiok chotok ak raaisi kora ngaamun ibure en olobo yon kikese minutik chuton cheu unga nganuk anan ak karisiek karit nemiten yutok ko biik yaani makarek chechwaket chebo unga nganok anan chebo machinit ak tuga kora kobiyondose eng tuguk chekake kesen unga nganuk.